atijing'a nanu ict lab te secondary ,nadol sii nkebelekenyat naayieu neesi teina ict te nkaraki nkera kumok e sukuul nikira, keyieu naaji nitobiri, ictlab sapuk nepiki computers kumok, pee etum nkera eng'eno. pee etum inkera nena tenkumoi.

Yielo baa naidim ICTlabs ailepunyie enkisuma naa teneeku ore te primary ashu tesokondaei neetae subject eict makewan. Piimitoki aisumbua inkera , kejo Enkerai akwet ICTlabs alo aisuma netum ajo ore ina rishata nmee Ina subject kake teneitauni naaji erishata arashu aitayu subject eict makewan naa keidim ailepunyie enkisuma tiatua Ina sukuul amu meetae Enkerai neme nemetum Ina ng'eno.

iyiolo matumisi enkisuma oloing'ang'e naa kesidai oleng tiatua nkera amu keetae ibaa sidan. ashu keetae developments naagira aasa too nkuapi oiking'a, oolashumpa, naa kidim naaji kuna kera atoduaki ate, kidim kuna aanoto talents according vile nagira oltungsni aelewa .kake teniming'ori sii kidim inkera atoduaa kulie tokitin chafui, kulie baatorok neimeifaa nedol nkera. neeku kifaa pee ing'ori ashu pee eeta uangalifu kuna kera.

Yiolo entumoto e computer lab tiatua kuna sukuulini naa tenidim ninye sukuul makwon ainyiang`aki ate computers neshetaki sii ate computer lab ashu eshetaki sirkali. Yiolo enankae bae e internet naa sukuul sii ninye eitore ina o sirkali. Amu tenijo aitayu internet nemeetai ositima idol ake ajo kegol. Kake teneidim naaji sirkali aataretoto o sukuul aibung`ata naa meeta nchere pee metum nena computers tenebo o internet tenkata arashu terishata nabo.

Tenii teniteng'en naii irmalimuni enkera ena siai edijitol egira aitumiya kuna komputa arashu egira aitumiya kuna lapitops naa meeta Enkerai naitoki alaikino aitaasa kewan kesioki Enkerai amoku ometaa kebau engata naa meitoki ninche aayiu irmalimuni, yielo ake eetae erishata aa esaa naasi komputa neitijing' ninche ate neesaki ate neeku ore ormalimui naaa peelotu ake aing'uraa. Neeku teneitamok naii irmalimuni Kuna Kera esiai enkomputa naa keitoki ninche aasaki ate.

Eetae enyamalitin sapuk naimaa irmalimuni, tengaraki Yiolo oshi te kila darasa enepu enkera naa etii enemesololisho, etii naaya ng'onyek neeku ore enyamali sapuk naa keshuk irmalimuni siadi. Amu ore Tengaraki Kuna kulie Kera nemeya ng'onyek keibung' aasioki amu keeduaki naa ate kake Kuna kulie Kera naaya ng'onyek, keitanyamalisho naaji amu kejo ormalimui alo, alo dukuya egira aifunsa nejo ninche " nyiaki rudia, nyiaki rudia " nidol ajo time wasting Ina keya erishata naado oleng' neeku Ina oshi etum irmalimuni.

Yielo tena limunoto oolomon tiatua ormutandao neitu aekata Nanu atum erishata nalimunyie, katum oshiake Nanu ilomon tolkulkae ashu aduaki kewan tesimu kake eitu aekata Nanu atum erishata nalimunyie ilomon te mutandao.

Yielo egelunoto etekinolojia naa keitalala idamunot oo nkera too nkoitoi napaasha. Amu keisho Ina ng'eno naa keidim ataasaki kewan esiai te ormutandao emeeta eretoto elikae tung'ani. Naa keidim sii aitalala edamunot enodikta embaa naagira aasa tolong'ang'e aa sidan. Keidim sii edamunot metaa kelioyu, keidim naaji Kuna Kera aatejo maijaribu ena amu atodua ena kumbe esidai egira ayau ilo Osho neeku keitalala pi' edamunot enche.

Yiolo enkoitoi naasishoreki pee epoi enkisuma naa teneeku keetae erishata maiteng'eni Kuna Kera metaa keyiolo eneikuni teneitumiai ena komputa. Ore sii Enkae teneetae ebarakinot naapiki, teneitumiai metaa mekuetiki ake oltung'ani aas ena bae tengaraki keesi kayieu naas enabaye tengaraki entoki naje. Ina naaji eidim peitabari eyieunot tedarasa.

Eetae edaikin isinkirr naji peletes naa iyiolou Kuna peletes naa indaikin naa keeta protein tiatua ninche. Eedim sii aishoo Kuna warms amu keidim ninche aitubulu isinkirr tesiokinoto amu ketaa naa proteins Neeta naa enkulie vitamins neeku keidim aitubulu tesiokinoto.

Yielo ena sukuul naisumari enkera naa keji arifis in short keji Rifty Valley Institute of science and Technology sukuul ena natii orkerenket le Nakuru naidim aiteng'ena enkera emashini naata too ng'ang'itie enye metaa tenijo orpurrushei alotu Engang' ino egira ake adolu.

Ore ena aro ena aiposha sapuk, natii olosho leKenya. Naa keji Lake Turkana, Yiolo lake Turkana netii Ekaunti naji Turkana te Northern part of Kenya

Eetae ereteto eetae eretot napaasha naayautua apa lelo Tung'anak. Tengaraki olapa orrabal otii Garisa eutua apa ilturrurri loisu looji psychological and trauma support groups naa ilturrurri ofa miai uni lobaya emiai uni pee eponu aiteng'en Kuna Kera apa naiefecta apa olo arrabal amu etii enkulie naa tenedamu neirut, kake tenetumi lelo turrurri neponu aiteng'en ninche neidm ninche atorikinoi Nena baa apa naagira aimaa. Ata sininye gafamen eKenya atareto ninche aapikaki ninche security aa sikarini taa loopuo aitasheki Nena kwapi.

Yielo percentages naidim Tiifii ayau naa kireng' between Forty to sixty percent telimunoto oolomon lenche. Amu yielo ene dukuya, ore oshi ninche kelimu ilomon egirae aatodolu engiyas teng'ata nabo, neeku idol ake oltung'ani ajo iidim anoto olomoni indip ajo kanyio nataase.

Yiolo tenkop ang, tenkop naing`uaa nanu naa kegol entumoto e internet oleng. Yiolo embae e dukuya nagira aimaa naa metii pii ositima , metii network niaku ijo oltung`ani aing`oru internet naa kegol. Naa yiolo sii tenitu etum nena kera internet naa keaku naake ine siadi amu iyiolo kun`da natii town kun`da olduka nepuoito ninche dukuya tenkaraki keeta ninche ina internet te siokinoto niaku teneitu etum internet naa kegol oleng eng`enu nkera ashu keya erishata naado pee eng`enu.

Yielo reyieta nadol Nanu ajo keeta dupoto tolosho Lai lekenya naa eetae ele reyiet oji rfa Mara opuku te Mao neimu olkerenket leNarok nelo aimaa Mara nelo ampaka Serengeti te Tanzania. Yielo dupoto naata ilo reyiet naa etareto ilo reyiet iltung'anak kumok amu yielo iltung'anak le Mao inche oshi eitumiya tolchampai lenche, yiolo elotu enaalo eNarok naa niche oshi eipaambi tooltung'anak le le Duka lenkare Narok. Yiolo sii ebaiki mara, ninche oshi eok Nena ng'uesin nikiata Nena oshi ng'uesin naaponu ilashumpa Aadol, neeku adolita ajo etareto olosho sapuk oleng'

yiolo mbaa naidimi ataas petumi anoto nena baa nimiatata tolosho naa teneabikin pilepunyie internet na pebaikini kulo leaders aa olbunkei, mca oo gavana amu ninje oshi loishoyo nena retot eimu national government neaku ninje naji ake oidim ina retoto sapuk peidim naa enkisuma ailepu tiatua ina murua

Yielo naaji embaa naidim ataas peedim aateng Peidim aiteng'ena kulo Tung'anak naa tenipik ninche entumo ninteng'en ajoki ore peemoyu oltung'ani neton elakwa egarri naa ning'as aiteng'en ajo kaja intaasasa ele tamoyiai enoshi toki naji First Aid aiteng'en enche Ina first Aid paa tenemoyu ake oltung'ani Eton elakwa egarri neng'asa naa ninche aisho Eton eitu eitari sipitali.

wore oshi oldonyo onyorr watalii eneponu ele donyo lang le kenya naa mount kenya nawore sababu naa keta natural beauty enye kesidai wildlife ketaa environment sidai oleng netaa sii hiking akeed ilashumba oldonyo naninye noshi ninje enyor enkumoi neaku ina esidano emount kenya

Keisapuk naaji dupoto naata oltung`ani teneeta oldakitarri lenye likiutaa too ndaikin ninyia tenkaraki yiolo iltung`anak kumok nemeeta eng`eno ajo kaa daa anya. Mmeyiolo ninche ina balanced diet naa inyia proteins taata, ninyia vitamins taisere ninyia cabohydrates . Itum oltung`ani laa proteins ake inosita anaake naa kidim ayaki osesen lenye moyiaritin. Kake tenitum naaji ele kitarri likiwutaki ajo inosa kuna daikin naa ekidim aishoo iyie afya sidai tiatua osesen lino naa idim sii aibooi imoyiaritin, imoyiaritin kumok tiatua osesen lino.

yiolo imbaa naidim atasaaki petumi anoto biotisho tiatua emurua na eniteng'eni iltunganak usafi amu yiolo usafi nakeyau mbaa kumok amu wore oshi kuna takataka oshi nidim aitumia ntokiting' naa ketii ewueji nifaa pepiki naa eninang'aa naa ovyovyo na keyauu na moyiaritin naa kinyall biotisho oltunganak tiatua ina murua